Korik chekitoretengei konyolu irib en oret nekararan, yoche kotililen kila betut anan koyoche keuse ak beek ako kora kiusen omo. Korichuton kora komonyolu koboisien chito aketugul nesirtote ,yoche kekere ana kesusyi ako yon kibendi kori chuton komakityeche ngweny' kityeche kweyosiek aimoreke myonwek cheu kutik. Korichuto kora komi kerichek chekindo asikobit kouto kalyangik, bo maana en kokwet aketugul yoche kotinye korik tugul sikotoretengei akichek, moche kerib en oret nekararan ,kora kotoretin aimesomsote en kokwet ak en lagok komaba tumin anan koba kabande.

Chikiletab borto Kobo komonut en kipkosobe agetukul amun yoche ipimangee ichikil bortonguny inai ele tos iunee tos imii komie en bortangungi. Borto koyoche kerib en oret nekararan aun ngomerib borto komomii borto age netenyoru. Koraa yon kamin ot metit abakoraa koyoche ibechikilgee ipiman Ile tos nee neibu kwamin metit kila, Koraa koyoche ipiman korotik kuk inai Ile tos imii komie tos imii komie en bortangungi, tos momii mion agetukul netindoi niton Kobo komonut kot missing en chitukul. Koraa yon ikose konyalulat bortonguny abakoraa koyoche iwee sipitali ipiman inai Ile tos nee neyoin ichoriren anan neyoin konyalulat bortangu. Niton Kobo komonut missing inai bortangu kit neu anan inai kotko mii komie bortonguny. Yon ikose imionii abakora koyoche Koraa iwee sipitali mokinomdogee miondo agetukul.

En kipkosobei aketugul kooche kochikil bortonyin abakora amun imuch ichikilge en raini komomong' myondo neitindoi koyoche isekte en betut ake asikobit kotok .Yon imoe inai kou myondab ukimwi koyoche ichikilgei konyil chechang' amun en netai komotoku myondo neitinye anan mara yon koitinye myondo aketugul koyoche isekte inai ile kokestage myonotok nitok kobo kamannut missing ichikilgei abakora asinai borto ng'ung' kiit neu. En emoni kochang' myonwek koyoche ipiman chi borto ng'ung' inai ile wony tos imi komie ,nana ibure chito ibaibai ako mara imyoni ,yoche iwe ichikilgei.

Panganetab Lokok kyuk okose tosomoso kot missing anan toikilgee en somanenywan kotkoit okot sukulishek chumbo barak anan kotkotes someneywa asitun komoseretyo somebenywa. Koraa okose to ikilgee situn kotoret emet anan asitun kotoreton akanee. Panganenyun Koraa okose to ikilgee missing ko lokok chetai chekisibi koba sukul omoche kiborchigee situn kotoret akichek lokok chechwaket cheisubugee. Koraa okose toikilgee asitun kotoret gaa ak kotech gaa ko kararanit anan akotestai kit nemomii gaa, imoche Koraa situn yekokosich kasishek kwak kii koribo akanee. Omoche kokilgee sikoik ot alak mwalimuek koik alak takitariek akosich kasishek chekororon chetun kotoretengee akichek.

Temik chechang koriben imbarenik kwak anan ngote imbarenik kwa konai kole tos kiwotenyin kotos ite ono asikopit komobokchin ak chitab kokwet ana kotiyo kiwotoshek. Koraa komoche konai kole kotko min imbarenyin korutu minutik chik komie, niton Kobo komonut kot missing en temindet agetukul.

Bo kamanut sipitalisiek amun kinyorunen toretet missing ko kamatik chenyikisen ketoretn icheket yotok yon bendi kosiche lakwet. Bo kamanut yuton missing amun inyorunege kanyoiset neyamat, kitoreti kamatik chenyikisen akerib konyor chametabgei nebo borto nyin ako yan kamch omitwogik cheterter konyorchingei chetililen.